Kengololjin ak pichoton asikomuch kosich panganet ab konywanet akopit akopit koshinet en konywan kiboishen kiboishen ngalalet ak kochomyet en kwenut ab icheget asikopit kogoshin kimuti icheget kobwaa kibagenge asigengololchin agenge en agenge asikopit koguyogee

kyaal tugug alak iaal tuguk chegomiten een bongonutik guuk koroon kotomo ibwaat iaal tuguk alak chegamogomii en bongonutik guuk, iib agisiir tuguk choton tuugul chegemoche iiaal indeee records sigobiit um eeeh um sigobiit yebeolishei ingen ilee ochoon cheole en siro ko ochoon chemoolee, iib tuguguk tugul igerote tuguk choton tugul chemoche iiaal ak inde tabaan tuguk alaak chememoche iaal, iib tugk tugul chemoche iaal inde taban kotaar koyaam rabisyek choton chekogebongonji kotabala igoo chuno chegamogomii en bongonutik guuk

En simoit komokeregee ak chito nong'ololii twan, en toget okeregee ak chichoto nong'ololii twan. En simoisiek ih keboisien keboisien simoit keng'ololen ko en toget ih keng'olole agenge en agenge. Chito nong'ololii twan en toget ih omiten twan kokorikyin ko en simoisiek ih komii nin ngo en oleloo. Ng'alaletab simoisiek kowendii en oleloo ng'alalet ong'olole ak chito nemii oleloo lakini ng'alaletab toget en toget kong'ololii en en kokorikyine

Lwanda magere kiportos ak kiplelachek koesyoo serkaliit ab kiplelachek kouu koitolel arab samoe nebo nandi nebo kolenjin inendet ko gindoisechin lumeek en boryeet negiwoktos koesyoo kandoinatet ab chumindet anan ko kiplelachek negiboryo kot mising en kasaryaan neoo kobiit kosiich katyaknatet koyoob kiplelachek

oreet ab kebiir simoshek ketuyo togeet en togeet osimwoochi agobo koborostoutik choton kiyogto ngolyoon kwoo redio sigobiit kiyookto icheget kwoo konain biik kole mii kabarastoishek chegemoche iyaai en oreet ab sireet ab en tuyoshek asimwaa ile miteen kabarastoishek kouu nii kouu yoon komii tuyet aiborostechi biik kogomii en kibagenge kochaang sigonam koyokto ngolyoot icheget koityii bichuun alak chegamagongen sigobiit konai ibiir simoishek ak iisirchi isiirchi icheget ngolion ak iyoogte kobun simoishek negotebire

Kamet ak cheptonyin, kamet kotinye komonut ngamun riibe lakwetyin taar koet ak kotigone inendet ak komut inendet kwo sugul konyorjigee ngomnotet nenyolunot en kasari, kamet kotindoo komonut ngamun inendet neribe logok ago riibe gaa ago inendet neribe tuguk chechang en gaa, lakwet akinee kotindo komonut ngamun yeosit kamet anan ko sigiik nyik ii ko inendet ne riipe inendet si motun koseretyo ichek, lakwet kotinye komonut aginee ngamun riipe loog riipe inendet logok igoo yoon mengechen

Pitunet ab tukuu choto che kiolei ak loindo ab tukuu choto che kiolei. Ole kaiburto emeet kou oratinwek chekororon koitei tukuk eng beit ne rahisi ko eng oratinwek chesamis koitei komiten Barak beit ab tukuu choto aldaet ab tukuu choto eng oldo age komitei ngwen amun terter Ole olishen bichoto ak bik chemii komosta age

Tos iyoitoi ano kogararanit kotuyosiek ab kap chii konyolu kengololjin en kipagenge ak kegoshin kegoshineji kiit agenge nenyolu kyai kopiit kipagenge ak kimnot en kapchii konyolu koek agetugul kiiit negararan maat kostoengee yoityo kobiit icheket kongololjin ak kobuur kipkutin ak logok chwaak, kobuur icheket en kipagenge maat kobesyo chii agetugul neyobu timin nemaicheget family nyolu kogosyineji kiit agenge anan yon mogosyineji kongalal sigobiit koityin pamoja asikobuur family agenge.

Kararan kiiton ngamun nii ikochin sikik ab lakwet konyor kononotyok nekararan koyob sandet nywan sikopit kokoito lakwenywa en neunek twan kararan kii ngamun ibu kotuyet en family anan kapchii nebo kambot lakwet tii ak kambot netunishe. Kararan kiiton ngamun nii ibu kotuyet tii ak ngalaletab kiokutina en kipakenge ak bik cheimuti lakwenywa,. Kararan kiiton ngamun yoe ichek cheimutishe konoyo ak bik chekokochi lakwet nenywanet, kararan lipanetab lipanetab koito ngamun yoe konochin bik koyob ole loo ak ole loo ak kotuyo ak koik kipakenge icheket ak kwomchi en kipakenge asikopit kokuyogee icheket ak kwomchin akoik family agenge nebo kapchii asikobir icheket en komie, asikopit ot koberur ichek.

Sobet ab kalyangaat kongeten kokokisuj komingin asikobur inendet ii konam koomis ii konam inendet koet kouu non kobo orowek tisap akoi taman ii konam komogit akoii buble stage en petusiek sisit ak kopit koet inendet betusiek mut ako sisit ak konam kolok inendet kosij arek chechik.